Kibagengeit agenge nekitoreton ko nebo young farmers club nekitoreton amun en kibagenge I noton kokironyoru konetisiet age tugul Che amache kosubge ak temisiet ak minset choton Che toreton en ngalekab mbar ago en kirupisiek choton kora kokitoret emenyon noton nebo Kenya en kemuch kicherun amitwogik Che Chang ak kesastainen ak kerib korik kibagenge inoton kora ko ki komuch kotes aisurusiek koba barak en emenyon bo Kenya ago kigomuch kora kosich temik Che mengechen rabinik Che maintenen families ikwak

Eiy ng'omnatet ak ng'omnatosiekak konetuitk ab temisiet chechuk anyoru en kipindishek ab radio cheu KASS temikyok ak kora ng'omnatosiek choto anyoru en kitabusiek, kou miten kitabut ab temindet noton ne aboisien ak kora ng'omantoshek choto kora anyoru en muswokanatet ab kasari. AK anyorjinige kora ng'omnatoshek ab temisiet en kosetishek ak kipindishek ab radio ak television choton che tinye ge ak temisiet. O boto kora anyoru en temik alak chan kigotemis ak kosuldaen ng'alekab temisiet. Ko ng'omnatoni kora anyoru en choronokyuk che ineton ole kiyoito kasinoto bo temisiet.

Keretnyuun agobo kibagengei ii ab temiik en korenyuun ak ole abwatitoi kotokusundoi keretnyuun agobo kibangengei ii kaap temiik ko kibangengei ab temiik komachei kesapoten en ngalek ab rapinik sikotestai en boisionik kwak komyei ole tokosundai agere togosuu en oret notooñ ne mayaa ngamuun kibangengei isheek che ke tesetai ketoi ako tesetai che ki miten komyei keretnyuun agere mache kesapoten serikali asikomuuch kobaa Barak ak kotestai ak boisionik kwaak komyei temiik tugul koyachei kochuut kibangengei isheek sikomuuch kosuldaen boisionik ako testai en at Kai kila.

Oret agenge nekimuche kenyorunen besendap mbar ko bik choton temik kochut kirupisiek asi komuch kotuyo ge ichek ak kochangan rabinik asi komuch kobesendechi ge oret age ko temindet age tugul kosom kirupisiek alak tugul Che kikechob chebo kibagengesiek ab serkali sikomuch konyorchigei besendap chobetab mbar oret age ko komuch temindet age tugul kosom loan serkali anan ko kampunit age tugul sikomuch kochob mbarenyin ak oret age komuch temik tugul kochutgei ak kochob kibagengeit agenge nekim ne imuche konyorchigei ichek besendo ne imuche kotesan tai mbarenywan

Eiy oret agenge ne amuche apchei ng'omnatet ak temik akoratinwek che koron ak temik chemiten kokwenyun koamuchi amut ichek kobwa mbarenyun asikomuch kogerchige bosionik che kirayai ak oret nebooeng amuchi awo mbaranikwak asi aborchi oret nenyolu keyaita boisionik choton che tesetai en mbar. Oret age nebo oeng nomuchi apchei ng'omnatet ak temik alak ko kituitosi ge ak icheget asikeyai boisionik choton chebo imbar. Oret nebo somok nomuche kepchei ng'omnatet ak temik ko alenjini ichek kerikyinge asikimuch ke pchei ng'omnatet noton ne otinye kiten en ng'alek ab mbarenik ak boisionik tugul che testetai en mbaronikyok.

Ole abwotitoi agobo betut nemami kasit ak kapchi ne abunu kokwoutik choton Che asubi asi ager ale koityi financial security ago tinye boisiet ainon pension schemes en panganutik choton Ole abwatitoi agobo kakwautik Che nyolu asubi asi ager ale koityi financial security agobo aboisien pension choton Che anyoru en panganutik Che amuche aboisien sonyor financial security inoton ko oret agenge ne amuche aboisien ko amuche asom loan asi amenteinen ge ak ariben pension ichoton amuche at atemis asi anyor minutik ak kotestai boisiet age tugul en mbar komie

Gavana inendet nepo narok ko kikonam benkinik eng kaunti notok nenyinet nebo narok. Wendi inendet kotareti kaunti eng oret enon. Oret akenge nemuche kotaret kaunti notok eng benkinshek che kikomuch konam inendet ko kokochi pesenwogik pikap kaunti inotok. Pik che imuch konyor pesenwogik ko pik cheu tienik, mwalimwek, kiboitinik ap serikali, pik cheyaei kasit ap eut cheu fundiek ak pik alak. Benkishek chotok che kikomuch konam inendet komuch kokochi pesenwogik pik chotok chebo kaunti notok. Ak komuch kotaret kaunti inotok kotestai eng poishonik chik.

Rabinik Che kiboisien en teksosiek ab oratinwek ko rabinik choton Che yobu serkalit neo ak rabinik choton Che kilipanen mwalimuek ko rabinik Che yobu kauntisiek agenge en agenge rabinik choton Che kinuanen uchumi ko rabinik choton Che yobu treasury